Tese mising boishetap mashinit rurutik eng temishet. Netai, mashinit komuchi koyai boishet neo mising kosir nekatayoe biik chechang. Ni kikotoret sikobit koker kole kakichuchuch kiboitinik cheimuch kotemis ak keboishe kasarta nekitikin asikobit kechop mbaret yeityo komi kora minutik cheimuch keboishe mashinit kekole anan ko kekese kou nganok. Manyumnyum anan korom kot mising kokes biik nganok nguno konyumnyum mising keboishe mashinit amu kese chechang eng kasarta nekitikin nguno ko kikotoret kot mising mashinit anan mashinishek kotes rurutik eng mbar.

Eng kabwatenyu ko kikokilgei mising serikalit nepo emetap Kenya komwaita akopo ng'alekap komonut eng mieindo eng soet. Kikotyem mising serikalit kobun keteshoshek chepo serekali kou KBC koborostochi menyikap emetap Kenya kole koker kole kayai chi aketugul kalyet ak ketoretkei sikobit bandaptai eng emenyo yeityo komeng'is chi aketugul ak chitap kokwenyi eng kalyet. kikotyem mising serikalit koker kole kapit kipakenge eng biik tugul eng emetap Kenya. Mameche kobit pcheyset kosubkei ak rangik anan ko lughait anan ko ki aketugul neimuch kokon ...

Kikobunji kamanutyet ne oo mising' muswang'natetab kasari eng' keretab amitwokik chenyalunatin kechop ak keboishe eng' korikcho netai ko kobun muswang'natet nebo kasari ko kikobit kanetishet anan kanetet nebo amitwokik chenyalunatin keboishe chebo kamanut mising' eng' borwek chok ak amitwokik chenyolu matkeboishe anan chotok chengeboishe ko ibu akot miyonwek chebo kasari miyonwek cheu seriat mi kanetishoshek chetesei tai eng' ole uu YouTube ak tiktok chetokchingei koger kole kakinoisechi biik akobo amitwokik chebo kamanut chetechei borwekwak

Kit nekirindoi biik chemi risap eng emetap Kenya asimanyor icheket boishetap soet eng mieindo ko akenge anan netai biik chemi risap ko takomi ng'uny icheket eng ng'alekap musoknotet. Tomo konyorchigei biik chechang sitimet notok neikochin icheket komuch konyor boishetap musoknotet eng nyumnyumindo. Nepo oeng biik chemi risap kotinye kewelutik chepo ng'alekap network amu takomi ng'uny mising ako takong'ering'en boosters chotok cheikochin network kwo barak. Noto amune sitakomi ng'uny eng ng'alekap musoknotet.

Kit nekianetkei eng boishetap musoknotetap kasari eng kanyaet eng sipitalishekap serikali ko netai kokonyumnyumit mising ng'alekap kanyoiset nekeboishe musoknotetap kasari. Ni ko amu makoyoche kopangan biik lainda eng sipitali. Yeikoito chito details chechi akende computer komuchi komong kiy aketugul akopo mugonjwainoto yeityo kende kiy aketugul compyutainoto sikobit koker daktari oletestotai chito neimieni koboishe mosoknotet neimuch kora kotestai konet inendet kit nenyolu akot yemite gaa.

Chang' kot mising' atindonik cheatinye akobo yekiamining netai ko atindiot akobo bororioshek chekimitei ye kingoamining netai kicham komitei ureriet ne kicham keunyegei yeityo kocheng'is chito agenge nebo oeng' ko ureriet nebo kechop korik keboishe menet nebo somok ko biretab beek ne kicham kebendi kebire beek nebo ang'wan ko loket yekicham ketutosi sesenik chebo kokwet tugul yeityo kebe keon kiplengonok ak chemenyeinik cheomei bandek

Eeh eng kokwenyu komite kanyoikap kipkaa anan ko oratinwek alak chepo kanyoiset chekiboishe biik cheingen mising akopo kerichekap kipkaa akomite akot biik cheikoikoi bichoto anan ko kerichechoto miising akot kosir kanyoiset nepo kasari. Mite mienwokik cheu kipkarasit che ngonam chito ko iyanat kele toreti mising kerichechu po kipkaa. Mite kora mienwokik mising chenome anan cheyoe chito kolal moenyi che ngeboishe kerichechuto po kipkaa kosope chito eng nyumnyumindo kosir yekowo inendet sipitali. Nguno eng kokwenyu kotakomi kanyoik chepo kipkaa anan kerichek chepo kipkaa chekeboishe kopoto kora chotok chepo kasari.

Eng kokwenyu ko tikomi ng'weny ng'alek ap musongnotet kopoto kora kakwautik chekikoip serikali asikopit koker kole kanyor biik toretet yo tinyei icheket kiit nemachei kesor eng oret nebo chokchinet anan ko toretet nebo chokchinet nemakchingei icheket ni ko amu emet nyo kotokomi ng'weny eng bandaptai mi ematunwek cheu america chekikotestai mising ye ngochil chi numbarit fulani konyoru inendet toretet eng chokchinet kot mising amun lekiten biik chetoreti icheket ak icheket

Eng kokwenyu ko mabit chi nekiimian anan nekinam ugonjwanitok po Covid-19. Nguno ko makoanai nkot ko tos kiboishe nambarit nepo chokchinet nekikakon serikali sikobit kepir anan kechil asikobit konyor chito toretet aketugul kokanam mieniitok ak kakwoutik chekinyolu koip inendet asikobit konyor toretet eng chokchinet. Atinye kamang'unet ale kiboishe nambarishechutochu amu kosubkei ak yekyakerte eng musoknotet ko kinyor biik toretet kingochil anan kopir nambarishechutok. Noto amune si kiimuch serikali kokirinda anan koborie mienitok nekikorom kot mising.

Chang kot missing' koimutik chekinyor biik ap boishet ap chokchinet eng risap netai ko komoswek chechang' eng' resap kotakoyachen mising' barabaroshek anan oratunwek nitok ko kikon kokoromit mising' olikiititoi olindok ak ole kitoretitoi biik chemitei risup amu kokoromit koit karit olemitei biik asikopit ketoret icheket ko korom kot mising' nebo oeng' ko tokomi ng'weny ng'alek ap musongnotet eng resup chang kot komoswek eng' resup chemi ng'weny ng'alek ap network noto amune sikokorim mising' akot konyor biik chebo toretet anan chekonu toretet lokoiwek kopun resup.

Mornet netononchin kertoetap emet anan ko weather eng emetap Kenya ko Kenya metherological department. Nitok ko mornet nekere ng'alekap oleu emet ngot komite ropta anan ko asista anan ko koristo anan ko koitityet anan ko oliteptoi emet eng kasarta aketugul eng ui tugul eng emenyo nepo Kenya. Ni kotoreti sikobit kokochi biik kochopkei kosubkei ak olewendi koteptoi emet. Nkot kowendi koroboni kochopkei icheket asikobit koroboni konyor ropta icheket komi eng oret nekararan.

Kikotoret kot mising boishetap Inua jamii kotes sobetap biik cheosen eng emetap Kenya. Ni ko amu ikochin serikalit boishek cheosen silingishek elepu oeng kila arawa sikoker kole katoretegei boishek chepkondochu kwale icheket tuguk chemokchingei icheket mising ko amitwokik, ni ko amu boishek chekakoosekitu komakotinye icheket kamuket ak kimnotet kou nepo neranik neimuchi icheket koyai kabatishet anan ko temishet. Notok amune sikiiro serikali kole kotoret icheket kokochi chepkonda kitikin netoretegei asimaseretso icheket.

Eee ayani ale ichuchuche nyernyeret ap rapinik ngeboishen oret ap soet kenyoru boishonik en emet nyo nepo Kenya ana ko emet age tugul ni ko amune ngeboishe soet ko manyolu kora koboisie chito chepkondokchi kwo kong'ete ole menyei inendet akoi olemochei inendet konyorune boishet kou nguno ngotkomachei chito kongetegei Nandi kwo akoi Nairobi asikonyor boishet komuchei inendet koboisie silingishek cheitei elipu mut ngeboishe inendet soet koale kityo data chebo siling tiptem cheboishe inendet koyokto boishonotok kopun soet anan kosom boishonotok kopun oret nebo soet

Kikotyem keteshoshek chechang chepo redyo ak chepo televishon koker kole kaiparasta kiy aketugul eng kutit neimuch kuitchi biik cheyosen eng kokwatunwekchok. Mi keteshoshek chepo kutitap kipkaa chotok chetokchingei koker kole kanyor biik cheosen akichek logoiwek chetinye icheket ako logoiwek kora chetinye sobeng'wa ako chetokchingei koker kole akot icheket kopo komonut ako kere serekali kole kiy aketugul netesetai komuchi konyor icheket eng nyumnyumindo eng kutit neitchin icheket komie akomuchi kora kokochi anan kokon icheket mwelekeo neng'wang'et.

Kikotyem keteshoshek chechang chepo redio ak chepo television koker kole keparasta kiy aketugul eng kutit neimuch koityi biik cheyosen eng kokwatunwekchok. Mi keteshoshek chepo kutitap kipkaa chotok chetokchingei koker kole kanyor biik cheyosen akichek logoiwek chetinye icheket ako logoiwek kora chetinye sobenwa ak chetokchingei koker kole akot icheket kopo komonut akokere serekali kole kiy aketugul netesetai komuchi konyor icheket eng nyumnyumindo eng kutit neitchin icheket komie akomuchi kora kokochi anan kokon icheket mwelekeo neng'wang'et.

Eng kerenyu ko takotomo keborye rerunetap boishet eng emenyu eng oret aketugul ako tomo kora kotoret county komwaita kaimutionito. Kit neikochin sikokoromit mising nyorunetap boishet eng emetap Kenya ko nametap asoya. Korom mising konyor chito akot nekikosoman boishet amu biik chenyoru boishet anan boishonik ko chotok chetinye chepkondok cheole boishonichoto. Nepo oeng ko chang kot mising neranik chekikosomonso kobate mokikochin icheket boroindo nepo koyai boishet kosubkei ak kit nekisomonji icheket ako tako nametap asoya kora nekonu kobit nitoni.

Boishet nekikotoret biik chimemuchigei eng emetap Kenya ko boishetap Inua jamii. Kopoto icheket cheyosen, biik chimemuchigei konyoru chepkondok shilingishek elepu oeng kila arawet kobun serikali chetoreti icheket sikobit koalchigei icheket tuguk cheboishe amu kikoker serikali kole amu maimuchihgei icheket ko po iman kekochi icheket chepkonda kitikin kila arawa sikobit kotoretegei icheket. Biik chenyoru rapiinik cheng'ering eng emet ko kikechuchukchi chepkondok cheliponi anan chotok chekikure tax sikobit koro notok kole chepkondok cheng'ering'en chenyoru icheket ko koboishe kotoretegei akwolchigei tuguk chetoreti icheket.

Kainautik chenootin mising chemapetos eng murenik ak tipik eng kokwenyu ko cheisubi' Cherop, Chebet, Chepkirui, Chepkoech, Chesang. Chotok ko kainaik chemabetos eng tipik. Eng murenik kora ko kainautik cheu chekamwa chepo tipik kobate waloktos kou Cherop ko Kiprop, Chebet ko Kibet, Kipsang, Kipkoech ak kainet neu Kiptum ak alak chechang chemaamwa. Chotok ko kainautik chenootin mising eng kokwenyu.

kit neumuj kotoret sokat kobit kokirinda biretab kee en county nebo Garissa ko netai kimuje keboishen sokot kenyorun bik choton chekonu kobit boryet en county niton yeityo keib kokwoutik kengololji bijoton kobit ko kowal icheket kobwotutik akotokyik oret nebo kalyet. Nebo oeng ko kimuji keboishen sokat keyumen bik keyaen tuyet sikobit koborjin icheket komonutiet nebo koyai icheket kalyet okostoen ken boryet anan ko biretab keen en bik anan icheken en icheken akotokyiken oret noton nebo kalyet ak meindo.